Ik gigo duto midwa tiyogo kiguro sola machalo kaka waya, gi skuru midhiridego ewi tado. Yier tado midwadhi kete king'iyo kuma chieng' rienye odieochieng' mangima machalo kaka yor Nyandwat. Ket kido mabiro nyiso alama ewi kuonde ma sirni duto onego obedie ewi tado. Ng'i bur maber kaeto iket ratil ei kitiyo gi sirni. Neni sandugno ogurore motegno kendo ochanore maber. Los sola brackets kiketo bau e kor ot, kendo iloso kitiyo gi gige madhi ting'ore maber. Neni oting'ore maber kendo ok obiyiengni sama yamao kudho. Riw waya mag battery kitero e sola kiriwo gi inverter madhi e battery. Tem neno ka chenro tiyo kitiyo gi voltometer mondo ine teko mar mach stima. Par mogik kinde duto irwak lewni mowinjore. Ket iti ewi tado ka chieng' bende rieny. Tem matek mondo gigo duto ochan...

Chokruogno en chokruok motudore gi weche lamo. Ma nenore ni ne itime e ema mane oger ne lamo mar oganda. Ji nyiso yie margi e yor ranyisi. Moko ting'o lwetegi ariyo malo, kaka ranyisi mar yie kata pak. Moko ting'o lwetgi achiel malo e nyiso ni giyie kata gilemo. To moko kulore, e nyiso bolruok kod luoro. Timbe makamagi nyiso ni ng'ato oyie tudruok matut gi Nyasaye gi chiwruok ne owuon. Kendo gi winjruok mar jo Kristo duto nigo e lemo. En kinde maler, ma ng'ato ka ng'ato, oriwore e lemo kendo ng'ato ka ng'ato, chiwo duoko kaluwore gi chunye.

Rito lee eyo maber kendo eyor luor, ng'eyo kaka dend lee chalo mondo kik donji kuonde moting'ore kata manyalo kelo hinyruok. Ng'eyo kaka itiyo gi gige goyo tatoo eyo makare, rwako le edel kama idwaro mondo ogor nee gigenego, kuma itueye maok onyal yung ni. To gik midwaro mag tich gin kaka pichni ma itiyo godo egoyo tatoo, rangi makende mar lee, yath man gi sum manego kute manyalo kelo adhola, gloves kod lewni ma iruako mondo obed ni kik ilil.

Kembe mag pesa ne joma tiyo ging'eyo stima sacco, matudore gi jotich eweche mag teko mar stima. Mwalimu Sacco otudore gi jopuonj kod jotich mag somo. Magi gin riwruoge miluongo ni Sacco Societies, machiwo kony mag pesa ne jokanyo mag gi. Pesa migeno kendo minyalo chulo kuonde ma jokanyo nyalo kanoe pesa, kao pesa kendo yudo pesa mamoko kaka mag chulo skul, dongruok kata pesa mag konyruok. Ger ruok kod konyo mawayudo e kanyakla en bedo gi chuny mar bedo e grup achiel kama ji duto konyo kendo yudo konyruok kanyachiel. Dongruok e yor yuto mar ng'ato owuon kata mar oganda kendo konyo eyor chopo lek kaka nyiewo lo, gero udi kata puonjo nyithindo.

Jiwo timbe mag democracy konyo e neno ni raiya man gi ratiro nyalo riwo lwedo e yiero jotendgi. Otego mise mar loch mar democracy. Ojiwo ji mang'eny mondo oriw gi chenro mar yiero, miyoji thuolo mar chiwo pachgi eweche mag yiero. Rito tim makare mar riwruok konyo e geng'o bedo maonge gi ratiro mar timo yiero. Kendo miyo ji duto bedo gi ratiro machalre. Oduoko bwo richo mag yiero chien. Bende gi buk mondikie nying joma yiero , oyiero eyo maber konyo egeng'o goyo ombulu nyadiriyo, tiyo ginying machalre kod yiero mamoko mag mibadhi. Medo yie kuom yiero, timo gik moko eyo maratiro kendo eyo ma ochanore maber mamiyo ji bedo gi geno kuom chenro mar yiero kod kaka weche biro dhi.

Lokruok mar intanet e yore mag welo Kenya wildlife service sani tiyo gi yore mag chulo pesa e intanet. Yore ma inyalo yud godo gik ma dwarore. Welo ni gi yore mang'eny mag chulo pesa e simo kod mag bengi ,kod yore mag intanet mano miyo yot e yore mag chulo pesa .Ritruok ma amedo siro nikech ok oti gi pesa e ma yo sie, mano miyo ok onyal kwalo pesa mang'eny. Kido mar bedo japuonjre maber ng'iso ni en riwruok ma sani ma ochan maber kendo mo ong'eyo weche mag teknoloji, tiyo gi yore ma moko kendo ma moro ji duto ka okalo kuom tiyo gi yore mag chulo pesa mag kenya kod mag pinje ma moko.

Teko mar loch kod tim makare. Jong'ad bura ema nigi ratiro mar ng'ado bura e pinyno. Bedo kendgi miyo ji miyogi luoro kendo miyo weche bedo mochanore. Weche motudore gi piny ngima, ekinde makende kaka ng'ado bura ewi yiero mar ker, chike mag sirkal, kata weche ma piny owacho onego ong'e. Bende ni ok wariwre elwedo, ywaruok mar piny, yo ma gichung' godo nyiso ni ok gidonjre e weche siasa, ni gichung' tir kendo gin gi ikruok ewuoyo kata, chiko itgi manyalo tweyo ni gin ting' maduong' ahinya. Winjruok kod teko bende ni ji abiriyo ochung' kanyachiel, nyiso ni gin gimor achiel, riwruok achiel kendo gin gi teko mar ng'ado bura kare. Ok egima ng'ato achiel ema nyalo timo, to ji duto e kanyakla ema nyalo timo.

Puonj ewi timbe dhano kod ewi Nyasaye. Gichiegni wuoyo kuom wach moro matudore gi piny gi kata oganda gi machiwo rieko , kwe kata chik matayo timbe dhano. Nyalo bedo ni jo ji dwaro winjo wach mar riwruok, kecho jomoko kata loso winjruok. Chandruok e piny ngima, kinde mang'eny jotend din chiwo weche ekinde ma wach yuaruok, siasa kata tangni nitie. Bedo kodgi kanyo nyiso ni onego obed gi chuny mokwe, gilemo giwuon ewi chandruogego. Kata mondo ging'ad bura eyo makare. Teko mar paro kod loch jotend din ikawo kaka joma inyalo gen ahinya. Omiyo romo magitimo bedo gi teko ahinya. En gima inyiso ni gitiyo gi teko magin godo e chiko pachji kata jotendgi.

Jong'uech mag Kenya gin joma dwarore ahinya kagikonyo esunga mar piny kod bedo jakanyo mar ogandano ka giketo pinygi epiem mar piny mangima. To moloyo, esama giloyo dhahabu, igoyo wer mar piny gi, kendo igoyo bandera malo. Mano en kinde mar sunga maduong' ne pinygi kaka Kenya. Riwruok mar piny ngima, Kenya ong'ere epiny mangima kaka piny manigi teko e tuke mag ng'wech nikech jotugo kaka Faith Kipyegon, Eliud Kipchoge. Loch margi miyo Kenya bedo gi nying maber epiny mangima. Kaka yuto marwa chalo, thoth jotugo yudo pesa koa e pinje mamoko. Kaeto, giketo pesago e pinygi gi, giwegi kuom gero sikunde, ohala kod kuonde tiegruok.

Stadium bedo mangima, kaka jolueny nyiso teko kod riwruok kuom nying gi. Jolueny opog e kidienje mopogore opogore, kendo ne ginyiso ni gin joma oritore, man gi teko kendo man gi winjruok. Moro ka moro kuom gi, wuoth e yo ma ochanore maber kendo gin gi chenro ma gidwaro chopo. Jolueny gi nigi bunde, pala kod lep lueny kendo moikore. Gichung' e rang'iny mamalo ka ging'iyo polo kendo wengegi bende ng'iyo nyime. Ka ginyiso kido mar chiwruok kod hera ma giherogo pinygi. Jotend lweny, jotelo mag sirkal, kod ji duto ne ng'iyo gi ilo kaka jolweny ne kalo, ka ginyiso kido ma gin go mar goyo bendera, kata mako piche mabeyo miwuoro mane gineno.